ore naaji teduata ai ore edaa sidai teneishori isinkir naa enkurma, ore taa tenajo enkurma, naa kidimayu naa tenidong'i enkurma, neyakini etiu nejia, ashu idim oltungani ateyiara orgali, metaa nena rarat, nidim taa ayaki meshomoito aanya etaa ilo ng'ali ore sii enkae, kidimi aidong'o irpaek metaa dung'uung'ot ake kutitik, neekini naa kitasapuk sii ninye.

Ore taa enedukuya entoki niindim naa keetai osiringi aa ore taa osiringi, indim aibung'aa nibol enkutuk nimbung' olng'ejep lenkiteng' ino arashu loonkishu inonok, nimbung' olng'ejep aitayu boo paa irrumoki ilo siringi meshom piipi ajo alo ilgoso paa itumoki aishoo olchani. Ore eniare indim aishorie, indim atoboru empira tenaa kiti enkiteng' ino arashu olashe arashu olkuo naa indim atoboru empira nibol ninchorie. Ore eneuni eetai oshi empira oonkera nawokie nkera kule naa indim sii ninye aishorie metookie olchani amu keitobiraki sii ninye, kake ore ina naa tenaa inkishu kutiti igira aramatie ninye naidim aishoo aitobiraki.

Ore endaa nadua, naa ore entoki edukuya keyiolou orng'ejep. Ore ake peeku itoonywa endaa nadua, na ining' torng'ejep. Amu ina oshi dol oltung'ani enotu, amu kedua naa inadaa. Ore enkae, ore endaa namelok, na keyiolou orng'ejep. Na kenyorraa orng'ejep amu kemelok naa. Ore endaa nadua, na keyiolou osesen, amu ore peeku inosa, neyiolou osesen, nimoyu. Kelelek kintalo enkoshoke, nelelek si kintamoi nkulie rubat osesen. Ore endaa namelok, ore ake enaa enayiolou orng'ejep, na nejia etiu sininye osesen. Nitobir osesen, nitobir oltung'ani, nitisidan osesen loladuo tung'ani metaa kewang'.

ore eshal naa, ore ene dukuya naa kitamuioi enkiteng' kidim atudumaki enkiteng oloirobi loo nkejek, eneoshi nidol enkiteng'eruko orkulupi te nkutuk, ore pee eeku etoyio, nitobir osesen lenaduoo kiteng. nitagol. kake ore oloshal, naa kitaa dii ninye enkiteng enaraposho kila saa, neruoyo enkoshoke. nidool enaduoo kiteng' ajo inuaa orpapita.aa ketamoyia taa. neeku isidai tenetpyu pee etumoki aitisidana osesen lenaduoo kiteng'.

Ore enaisul tepookin, naa inkujit. Ah ninye taa endaa onkishu naisul tepookin, na inkujit. Ore eniare, ormutukuru. Ore tenchoto onkujit, na kidimi aishoo nkishu meshomoita adaa openy, nepuo aanya nkujit openy ake tiong'ata. Niidim si ayaki neisul tenkata olameyu, neyakini nkishu inkujit, nishori minosa, aing'uraki ake ewueji saafi, nebukokini, nenya. Niakikishai ajo megira asotunye nkulukuok. Idimi si aishoo ormutukuru, kidimi aitushulaki nena kujit, nishori minosa etaana enkare metaa ore pee idip enkiteng' ainosa, neok enkare pee megor inaduo kujit naishooki. Ore si enkae, nidimi aishoo enkurma. Ore nkishu teneeku enkata olameyu, na keshalu, nimin intolo, nishori enkurma pe etumoki aitagolo.

ore nkishu naa kishori nkujit, nishori enkurma, nishori ormutukuru, ore nkujit naa iji ikunakini, kidimi aishoo epuo adaa oopeny, aatijing ilookeri, nepuo adaa aanya nkujit oopeny. ore te nkata olameyu, neyakini inaduoo kishu nkujit, neing'urakini ewueji neisiasha, nebukokini inaduoo kujit minosa. ore ormutukuru nepikakini ewueji sidai naijo enteret, minosie. ore sii tenkata olameyu neishori enkurma pee etumoki aitagolo naduoo kishu. ore nkineji neetae ibenek naaji ino lorien, ore ake peenya nepiru oleng. neeku kepuoi aadung'idung'oki. neyakini minosa. naa kidim ashomo atadaari nepuo anya nena benek olorien.

ore tenchoto oolasho naa ore olashe lemeeta ng'otonye kule, neorori, aa nchere kelepuni kule tenkae kiteng' nishori ele ashe tempira ashu itoposhi enkae kiteng'.ore ilukunkuni, nepiki ewueji nikararo pee menya payapayan ,netumoki aatubulu.

ketii ake tenkata olari amu inakata etum enkare naitubulu, kake ore enkata sapuk naa olameyu enkop ang neeku meitubulu. teeku terishata naje enchan ninye ake ebulunye. kake ore erishata olameyu nemebulu kulo ng'anayio oonyae.

kepik ireteni, inchere ore edaa poookin naishori nkishu minosa. inkabilaritin pookin oodaiki, naa ketii biotisho eshumata. ore ewueji nirag inkishu we wueji nedaare. nepiki borata nchere ketii usafi e shumata.

kenare nishori enkiteng' nalepuni kule, edaa mtaraposhoi, aa nkujit, o nkulie kabilaritin kumok oodaikin. ore enkae nishori enkare naa pee eeku ketaana enkare peeku melo enalakua aing'oru ankare ashu adaa ,ore teina neeku kelepuni kule kumok.

intushul inkujit,o shumpi, akur, tenebo. pee, etumoki enkiteng' ainosa, teleleki neitobir ing'onyo enkiteng' naa ninche eimu kule.

kaboloo meshomoito adaa openy, toolookeri, ore empeku naa kareu iloing'ok looo nkulie ang'ietie meetu aitiamaki nkishu aainei aa ilatonyora taa ina peku enye.

ee pae, kadolita intare naanyokie arashu intare ekera, naikenoro tolale, naayakaki ibenek, arashu inkujit minosa metaa, eitu epuo adaa oopeny, kake keyakaki monosa.

inchere, kenare, nekutakini, olchampa, lino olchani loibooyo imoyiaritin eda nituuno, ner sii nena tokitin naanya olchamopa. nemitiki empeku ino ebulaa arashu ebulu.

ing'as ayakikisha ajo intukuo tenkare safi naleng'.ore pee iidip, ning'uataa olchoni lionriong'.nintokitokie enkare nintadoki meteyiarata. ore pee eku nintayu anya.

Keshori inkishu endaa nabaiki ah njere, meleku metaa meetae endaa naing'uari metarruoi. Neeku, ore endaa pookin enkiteng',nishori enaa enarikino, pee eraposhi nimibukori.

Naa, peyai ake nena silen peretie iltung'anak pookin logira aitumia, neshum, neesie eramatare enye, nimitoki aaku ilaisinak otoni ejo meeta entoki naasishore. Kake ore ina kishooroto osilen, neret naa nedumu ninche, pitoki apuo enkae roruata.

Ing'as aituku metaa sidain piipi, nintokitokie enkare. Ore ake piidip aitootua, nintadoki meteyierata, nincho mitootua, nincho ildaikani ora tomon iuni, nintayu tenkare, ninkaraank enaa impuka, pa intayu anya.